Eng' yu, komito kipsongik. Kipsongi chuto komito mbar agotogu kole kogoruryo. Yo imache inet chito kolsetab kipsongik, ilechini kogole kipsongik konyil aeng'. Much ile akigurguren eng imboget, anan ibetchi lainda aginde lainata.

Chuton chu ko njuguk njuguk chuton kokokebol en inbaret ane achame mising njuguk amun ndokokikeng njuguk chuton ikarangan akikarangan koanyin chengium koraa ko njukuk chuton imuch iyalde oki nyorchige chepkondok

Chutokchu togu en yu ko nguek chekikure spinach chekikimin eng imbaret mi chito nebutei nguek choto spinach ko nguek chekororon mising amun piik cho ng'ering korotik keleini koam spinach

Chu ko kitunguik che mugulen chekakekes eng' mbaret. Kitunguichuto ko chome biik mising. Bo komonut imin kitunguik cheu chutok amun, ndealde kitunguichuto inyorchikei chepkondok.

En pichaini komitoo mbaret nekikimin ketikab logoekab moembek michito kora nemikopite ketichotok bo logoekab moembek abwati ale pite chichotok ketichutok asikopit komanam kutik.

Chutok chukinam chito en eut kekiuren strawberry. Logoek ab strawberry kochome biik missing ako ketit ab strawberry komokoitu kou ketit ab logoek ab moembek ak chebo paipainik. strawberry kokoron missing igol chito sikobit ialde inyorchigei chepkondok.

Chutok chu kinam chito eng eut ko lokoek che kikuren strawberry. Lokoekab vstrawberry ko chame biik mising. Ako ketitab srawberry ko makoitu kou ketitab maembek ak chebo paipainik. Strawberry ko koron mising ikol chito siko bit ialde inyorjigei chepkondok.

Mpesa kendeni rapishek eng' simoit sikopit kopaishe piik eng' oratinwek cheterter, eng' emet ab Kenya ko kigopoishe piik mising' oranitok kilipanishe Mpesa eng' kasari ng'alek ab Mpesa kogikokany tuguk chechang' ko nyumnyumitu maiipchini chito rapinik eng' keut lakini much ipoishe kityo oret ab Mpesa.

Bik chechang eng kokwenyo koboishe oret ab mpesa mising kosir Airtel anan ko T cash . Inyoru bik cheng'ering mising Airtel anan ko T cash. bik chechang ko kikoyan mising mpesa amun mpesa ko kampunit ab safaricom ako safaricom ko kampunit neo mising maraisi koputi.

Chuutok chu ko kuresik akokuresik chutok kotindoi logoek kwai ya imeche inet chito tukche kibututoi logoek ap kuresik ileyini makiname logoek chootok ing' eunek amu tindoi katok chetore biich miising' ara ichenye kito nekenamde matundek chootok pa kuresik sikobiit ieny akiam chebo orit iwirte nebo barak

En konweyon yon imoche igoite kanyiok, itau koron ibortoi ge en kaita agot chepto. Ketil betut nebo koito. Ko tun ye yaak koito, keng'alale anyun kanyiolk choto che ibu kokakeyai koito.

Chutok chu kekuren viazi karai ako missing kechope en olimpo Mombasa yoimoche ichop viazi karai iwoe viazichoto akindee mat eng dakikaisiek tutikin korok isutu inde saburiet mwaita akinde mat akikorokan ungek ap chapatiat korok ibu viazi ikei inde orit nepo ungek akinde mat ikany korurio isutu.

Atinyee tufuu chu ako kamache keib kopaa tugocheek kele siling pokol somok acha weeee tilwa koek pokol aek saek chiii nguuung nepo kila Betut

Ngomatinyee chetonondaiwaaaai komuch awaa pengii ak akaitee logbukit nepo karin nyuun

Peek che apisishe eng' mbarenyu asike missing' keringet. Amun yache apal keringenyun i, si kotareta eng' poishonik chuk che terter. Agenge eng' poishonichotok ko si kotareta apise mbarenyun.

Peek chuk che apisishe missing' i, ko punu keringet amun yapal keringenyun sikotareta eng' poishonikchuk che terter. Agenge eng' poishonichotok i ko si ko tareta apisishe eng' mbarenyun.

Yo amache arip kimnatet ap rurutiik chuk eng' mbarenyun i, ko cham andeini mbolea minutikchuk. Kora, apite minutichotok i, si kopit kokirinda kutiik ko manam minutichotok.

Tuguk che kotes kimnotetab ng'endek chekuobutiin en imbarenyun ko mbolea che kiondee ng'endechoton. Amun cham komondoii ane mbolea, kora ko amun koabiit ng'endek ak maanam kuutik ng'endechotok.

Kit ne koyai kotesokis kimnatetab ng'endek che koabut en mbaret ko amun ko ande mbolea ng'edechotet maacham ondoi ane mbolea. kora kokoabit ng'edechoto ineni kotesokis kimnatet nywan.

Chito nekichobe taishek che toreti kenam tiong'ik ab tumdo simabar kiyagik ko lakwa nekiguren Richard Turere inendet ko kimaasain, ago kicham kotoreti kwanda koripchin tuga kondakiger tuchoto koskoleny anan ko kemoi, konyone ng'etundo konyokonome tuchata ak kobar ak koam. Ine neginyonji metit lakwani kit netos keyai simata kwam tiong'ichoto tuga. Ago tuguk che kiibwat ko kochop taishek choto che kimuch kowon tiong'ichoto koba.

Korik che matinye meng'ik ko korik aeng agenge kotindo ruishek oeng ago tindo kapchoo en orit, konoto ko siling elibu taman ak mut. Ko age kotindo rumit agenge kityo ago tindo kapchooit en orit konoto kobo elibu tisab.

Chuto chu ko queen cakes chemiten ovenit orit yon imoche ichob queen cakes itou icheng'e tuguk chterter cheu: mayaaik, sugaruk, chego, ungek ak mwaita ne kigure blueband ak itou ituiye tuguchoto agenge en agenge. Kotengei sugaruk ituye ak blueband ak ikorokan korong, yeityo itesyi mayaaik, itesyi ungek ak indo chego agoi iroo ile kagoyumge inde kigombok choto kichoben queen cakes koroo inde ovenit orit en dakikaishek artam.